Ore tene naa ketii emashini napikita kuna puka enkare naa kitiship ena siai amu misho mpuka enkare sapuk kisho ake enkare naitosha, neeku kebulu mpuka tenkoitoi sidai nemetumi sii mpuka nainyial enkare.

Enetipata ena baye tenkop ang' amu kitodolu enewueji ajo enkiwanja nitudung'oko nkishu inonok openy metadaare naa kemitiki ina ishu nkishu etum ormeitai eimu kulie kishu, kesidai sii amu kemitiki nkishu etum irmasherr oitanyamal aa karaki aa ninche ake oopeny neeku kesidai ena baye oleng'.

Kishoyo sukul eshumata ebarak kisumaritin ompukunot napasha aakishooyo enkisuma ebiashara , kishooyo sii enkisuma enkoitoi eteknologia naa kishooyo sii enkisuma ebiotisho.

Enkoitoi ena nalikinye pooki ng'ae lemeeta esimu sapuk naidim atijing'ie ormutandao, enagira aasa tolosho le kenya. ketumoyu ninche kuna tooldukai kutitik, aa empesa, imbeenki kutitik naaiki kila ewueji, metaa metaaniki, town arashu enkoitoi oolomon nigero iyie openy.

Oltung'ani oota eng'eno naipirta ilo turrur eyieuni olang'eni lenkutuk e teknolojia, keyieuni sii oltung'ani oyiolo biashara mee pooki tung'ani ojing' olturrur le Safaricom nemeltung'anak kumok.

Ee katalakishe tenkoitoi esimu naa enkoitoi nalelek ena aa keya nikiasaki oltung'ani nikilakuaniki esiai niyieu nilak naa kitelelia naa amu mintoki alak tikit iloito ayaki ilo tung'ani iropiyiani airriwaki ake eimu enkoitoi esimu.

Mee ketipika akeduo Jumia teknology atua biashara kake ketoponaitie biashara metasapuka tiatua olosho le Africa telulung'ata, neeku ketoponaitie aas imbaa sapukin kulie naalng' nena.

Ketii apa enkata nanoto biashara naa karet apa pooki laaomon musaada nebau enkata naapurri naa enolopeny apa ina siai natii kake nalau obo leleo apa nanu laret laisho enkaina nayiolou ajo mee pooki ng'ae oidim ataa olchore naisuma apa ina toki oleng'.

Enetipat endaa enkakenya aa kisho oltung'ani nguvu enoshi irure oltung'ani enkewarie musima nekenyu etanaure kebol sii oltung'ani indamunot kisho osesen enkiroshii kipungusa sii imoyiaritin kisho osesen metishipakinoyu endaa enaake.

Keetae inkoitoi are nainosieki enadaa , aa indim adungdungo nchapatini paa intushulaki nena poosho , nitoki aaku indim ake nai ataa iwonyu ake enchapati nitusuj imposho .

Kiteru oshi enkisuma tedekenya aiteru saa are mbaka saa sita niting' enkisoma etedekenya. Nitoki adumu enedama mpaka saa naudo niting' enkisuma edama, nitoki aiteru enkisuma eteipa mbaka saa tomon obo na inakata oshi indip enkisuma inaolong' nishukunye ang'.

Atareto nanu enkang' elatiai temurua eeta ninche osirua nayok naya irkiek nalo aisuj ntokitin nikiyerisho nikincho ltung'anak losirua endaa neaku atareto nanu.

Kaimayie nanu nyamalitin kumok tiatua enkisuma aai a matum apa nanu schoolfees namata nkilani sidan anabkepolosa olenga ana tenkata naado kake ataduo ajo ore paidip nanu enkisuma aai newuo aibelekeny maisha aai aa kaidim nanu ataasaki keon naidim aintoto enkibelekenya eimu esiai onkaik ainei.